Aya nĩ anake arĩa mabangithĩtio raini nĩ getha matwĩke agũkorwo kana nĩ makinyĩtie ikĩro iria ciagĩrĩire nĩ getha matuĩke agũtonya rũhonge-inĩ rwa ũmbirarũ bũrũri-inĩ. Kũoguo anake aya nĩ mararorwo ũgima wao wa mwĩrĩ kana maũndũ mangĩ mwanya mwanya marĩa ma bata thĩiniĩ wa ũmbirarũ nĩ getha matuĩke a kuoywo kana gũtuĩka a gũtonyio ũmbirarũ-inĩ.

Ũyũ nĩ mũrĩmi, ũratarĩria maũndũ marĩa akoretwo akĩgera ũrĩmi-inĩ wake. Koguo nĩ aronania mathĩna marĩa hihi akoretwo akĩgerera rĩrĩa ararĩma irio ciake, koguo nĩ ta mũndũ ũramũũria ciũria ũhoro wĩigiĩ ũrĩmi wake na maũndũ mwanya mwanya marĩa angĩkorwo akĩgerera, kana marĩa mĩmera yake ĩragerera nĩgetha ĩtuĩke ya gũkinyia harĩa ĩkĩnyĩtie.

Ũyũ nĩ ũrĩhi wa mbeca cia yuthi kũhĩtũkĩra mũtambo wa thimũ. Kogwo nĩ ũronania atĩ to mũhaka ũtuĩke wa gũthiĩ obisi-inĩ nĩgetha ũtuĩke wa kũrĩha igoti rĩaku kwĩ rũhonge rwa KRA. No nowoe thimũ yaku notuĩke wa gũtũma mbeca icio rũhonge-inĩ rũu ũtegũbatara gũtinda ũkĩoya njĩra nene ya gũtinda ũgĩthiĩ gũbanga raini. Ũgwo nowoe thimũ yaku na ũtuĩke wa gũtũma mbeca icio rũhonge-inĩ rũu.